Wagĩrĩru ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa kũnyitanĩra wĩrai-inĩ nĩ ũkoragwo nĩ atĩ nĩ gũkoragwo na ũnyihu wa aruti a wĩra kũnoga mũno. Nĩ tondũ rĩrĩa manyitanĩra nĩ mahotaga kũgayania mawĩra mabatarĩtwo gũkorwo makĩruta na njĩra ya ũigananu. Koguo ũgakora atĩ aruti aya a wĩra matirakĩnoga ũguo mũno nĩ tondũ mũrutwo ũmwe wa wĩra ndaragĩkorwo akĩruta wĩra ũmwe mũnene mũno. Koguo nĩ gũkoragwo na kũnyihanyiha kwa aruti aya a wĩra gũkĩnoga mũno. Oro ho, ũnyitanĩri wĩra-inĩ nĩ ũkoragwo ũkĩrehe kĩndũ gĩtagwo atĩ rĩrĩa agũri aya magĩũka kũgũra indo, nĩ ũkoraga atĩ agũri ao nĩ marahota gũkorwo makĩiganĩra. Nĩ tondũ rĩrĩa aruti aya a wĩra manyitanĩra nĩ ũkoraga atĩ nĩ marakorwo makĩmenya kĩrĩa agũri aya ao mendaga. Na nĩgetha makorwo makĩhe kĩrĩa agũri ao mendaga no nginya makorwo na ũnyitanĩru. Koguo ũgagĩkora atĩ agũri aya nĩ maragĩkorwo na kũiganĩra kũnene mũno. Oro ho, nĩ ũkoraga nĩ kũragĩa na waagĩrĩru kana ũiguano thĩinĩ wa ũiguano wa aruti aya a wĩra. Oro ho mĩario yao ĩgakorwo ĩĩ mĩega nĩ tondũ wa ũnyitanĩri wa wĩra-inĩ. Koguo niĩ ũnyitanĩru wĩra-inĩ kĩu nĩkĩo ingiuga gĩkoragwo kĩ wagĩrĩru wa gũkorwo aruti a wĩra makĩnyitanĩra wĩra-inĩ.

Ngumo iria ciendekaga harĩ mũndũ, wa kũruta wĩra, wa gũteithĩrĩria andũ nyũmba-inĩ cia kũnywĩro, nĩ ngumo ta ici; Nĩ ati, mũndũ ũyũ no nginya akorwo ena ũhoti wa gũkorwo akĩaria na andũ aya. Nĩ tondũ rĩrĩa aragĩkorwo akĩruta wĩra nyumba-inĩ ici cia kũnyuĩrwo, agũri moka nĩ mendaga gũkorwo magĩkĩarĩrio nĩgetha magakĩhota gũkĩiguithi bei, ya kĩrĩa magĩoka kũgũrwo, kĩrĩa magĩoka kũgũra. Oroho, nĩ tondũ mĩarĩrie mĩega, kana rĩrĩa mũndũ araria wega, nĩ akoragwo akĩgucĩrĩria agũri aingĩ, kogwo no nginya mũndũ ũcio akorwo ena ũhoti wa gũkĩarĩria agũri. Oroho, no nginya gũkorwo na mũndũ wĩna ũkengu. Nĩ tondũ, rĩrĩa arakĩendia nyumba-inĩ icio cia kũnywĩro, agũri rĩrĩa mona atĩ nĩ aragĩkenga, nĩ makenaga mũno. Na ũgagĩkora atĩ, rĩrĩa wamakenia, nĩ marakĩhota gũkorwo ũkĩhota gũkĩmagucĩrĩria, na ũgakora atĩ nĩ marahota gũgĩũka nyũmba-inĩ icio cia kũnywĩra. Oroho, mũndũ ũyũ no nginya akorwo akĩmenya, ũrĩa nyũmba-inĩ icio cia kũnyuĩra ikoragwo igĩterebwo, nĩgetha o nake agĩkorwo ena ũmenyo wa gũgĩcitereba wega, na akorwo akĩhota kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ.